Mbica-inĩ ĩno hena mũtongoria witũ wa bũrũri etagwo William Ruto. Ningĩ hena mbeũ njĩthĩ, hena mbeũ njĩthĩ haha mararuta wĩra wabici-inĩ. Mahana ta mararia ũhoro wa wĩra to, maikarĩte thĩ, na mbere yao mena, mena ah nyamũ ici cia teknorojia ciĩtagwo computer, mahana tarĩ wĩra wa bata mararuta.